Yoche korong ketem imbaret netaa sikobit kebar chamasai anan kotuguk chwkikakimin en netaa ak ityo yekokotwo keteme netaa kinam kingol imbaret sikobit koruru komie anan sikobit kome elekimatemak en netaa, koniton anyun kokochin minutik korut lomie , yon kokotwo anyun keketyin imbaret sikobit korur ii kinam kekerer lainishekab minutik chechoton ko ngendek anan ko bandek, imuch keboishen eik kemine anan kekerer ak mokombetab eik anan keboishen koraa nebo eut sikobit kinde ngweny tuguchuto, yon kokotwo anyun kemine kekany korut en wikit agenge ityo kesemberji asikobit kobar chamasai chemaran kosib korut, ak anyun yon kakotar nekit wikishek somok ii kinam kebit ok kerichek chebo kutyet ak chebo koristo ak chebo taptok koraa sikobit kolok ii ak koiyo komie ,koniton anyun kobo komonut en temik amun koron kotwo konyorjigee chepkondok cheimuch koboishen en atkai tugul cheu okot school fees anan kochekiolen tuguk chekiome.

Koroi kekonye korong bokorur komie asikobit iyat tenderiatab koroitab barak sikobit kochomum iaam kit nemi orit koroiton anyun kou kot missing' amun yoche icheng kit neimuch iyaten neu rotwet sikobit itilatil polepole anan ko kit neu koita sikobit itionyen sikokonin choton tuguk chekiome chemiten orit koroiton anyun ko kararan amun inkiam ii kokonut okot korililit borto en ngalekab vitamin akokochi koter mionuokik en boruek koniton anyun kotoreti chitugul en atkaitugul.

Imuch keboishen magnesium anan ko iron anan keboishen koraa compost manure choton ko cheimuch keyoe en kaa, kotuguchuton kobo komonut amun toreti temik yon kakomin monutik sikonit korurio minutik komie , ak kokon wolunet ako kochi okot temik kobut chechang chenyorunen keljin neo kot missing' tuguchuton anyun koyoe minutik korurio anan kotesak kosir chemaran yon koboishen tuguchutet, ak konyumyumi koraa ngalekab mionuokik yon kokinde korotwechuton angab kimekitu rurutik yon kokonde kotondoleiwechutet en atkan tugul, niton anyuun ochere temik sikobit koboishen tuguchutet amun nyorjingee keljin yon koboishen korotwechuto

Inoni kotoreti bik sikobit konyor bik inkwek chekiboishen en kaa yon kiome anan koraa korotwechuton kotoreti bik yon ka kialda amun ikwalda chito inkwechutet konorjingee chepkondok chemaran kamakotindo en atkan tugul , ye kokosich chepkondochuto koimuch kor kwalen tuguk chekamokomiten en kaa tuguk kou sukaruk anan ko chumbik kotoreti koraa bik en kokwet chemaran motindo eleminjin inkwek, ko anyuun chito nekayai boishoniton ii ko kotoreti bik en inganaset amun kingen en kokwet kele mochitugul netindo imbaret anan netindo elekararan eletot kominjin tuguchuton, tuguchuto anyuun kobo komonut angap kor koyoe chito koyai boishet kosir yon kotowendote amayai kasit nekotonyolunot en kaa bo komonut anyuun ingeyai boisioni ingap kor kotoreti chitugul konyorjigee inkwek chekor kiomdo anan chekir kiome lang'at.

Inoni kosikobit kotoret inkwek korut komie angap yekokinde kotondoleiwechu inkwek ii korutu ok koechekitun en komie komotindo tabu agetugul neimuche kokochi asenet temindet, inginde anyun kotondoleiwechuto ichechuton komaran bo tugaa anan komara bo nego anan oot koraa koboo ingokaik tuguchuton kor kokinde mbaret ii kotoldolitu kokor kotoreti anyun rurutik chekakimin cheuu inkweek ii anan ot ko cheu marakwek yon kakakimin en elenekit ko ongiserserchinot ii kokor koyoe tuguchutet kokoronitun amun moyoe kokemngemit ngungunyat korkotoreti ngungunyat kotoldolit akotakomuch koraa korutunen tuguk koigen ak kotoret temindet kosiken keljin neo kot missing'.

Korong netaa koyoche konai chito elekinomdo kemine ketitet olekinomdo kemine kawandani koyoche kebal keringet butit agenge ak ityo kinde mbolea yokokinde mbolea kekany bokorur kotondoleiwechoton chekokinde, yon kokorurio anyun kenyokemin ak yon kakemin anyun kesemberji ak kekany kotaa koechekitun taa kolok logoek, yon kokolok anyun logoek cheuchuton chu kikere bute inendet chebyoset ana ko kwondo kinam kebutot logoek chekokobirirekitu asikobit kibaa kemaa ak kekany taa koyomio asikeib kobaa factory niton nekingoen ii sikokon tuguk chebo keboisien en kaa choton chekiboishen keyee, koniton anyun kobo komonut angap kor yon kokobut temindet konyorjingee chepkondok chekiboishen en atkan tugul chokor okot kolibonen rabinikab sukul anan okot kor kolibonen omitwogik chekamokotinye.

En ireyu agere biik chechang che chepyosok agere agetugul kaibur komii cheteleltos en ireyuton anyun kotoku kele tesetai indonyo ago indonyo initon ii koboru kole miten obakatoishek miten ikwek ,miten nyanyik , miten koraa kitunguik , ak agere koraa mananas ii, ak agere koraa indimu, noniton anyun Kobo komonut angab kor yekankwalda chito konyorchinkee chepkondok cheboisien en akta tugul ago koraa kor kotoreti biik che imuch komin tuguk cheu nyanyik ak avokato konit anyun ii kor kotoreti chii tugul sikor ko kakonyorchikee kiit nekakomokotindoi amun chiton ne kakomokotinye rabishek kor koibu tuguk ichutet kobwa indonyo koyengan koib kobwa indonyo ko nyikwole biik che mara motindoi en gaa agere koraa matabaishek che echen anan tankishek chemi taban yun che kor kotoreti biik koraa nyekwal yon moche bokode beek ak agere koraa kasishek koraa chemi taban che Koror kotoreti biik kwal yomoche kokwonysien.

En ireyu koboru baetab kiakik amun en pichaini kekere teta neo kabisa ako tilil, ako iboru kele inendet kobo cheko angap okere murungut ole ne won kabilet niton anyun kokor kotoreti chito cheko, ak yokokonyorjigee koimuch kwalda koyekakwalda anyun konyorjingee rabishek chekor koimuch koboishen en atkan tugul imuch kor keboishen kwalen bandek ii kotikamakotindo anan koboishen okot kwalen tuguk cheu sukaruk anan ko chumbik chekor keboishen en kaa ,tanyiton koraa kokor kotoreti bik maran yon komiten chilutik amun imuch kor kwalda tanyitet sikobit ketoreten ngee, koraa kokor kotoreti lagok chemi kaa sikobit kolu cheko sikonyorjigee okot kimnotet en bortanyin amun lagok chemengechen ii kotokomokyingee cheko sait aketugul, sikobit ii konyorjigee okot kobiyongso icheket ak koter mionuokik en atkan tugul kobo komonut anyun boisioni.

Inoni kotoreti logoyat anan kotoreti okot kit nekikuren chayat sikobit korut komie anan kokit nekikuren kawat sikobit korut angap yekokinde mbolea anan yekokinde kotondoleiwek ii kotoreti noton korut en chokchinet ak kosib okot konyokoet missing' koyekokoet kotoreti temindet ii konyorjigee tuguk chekimokchingee anan kesutik chekimokyingee kor en kawat kokor kotoreti temindet sikobit koi logoek chechang ak koi logoek chetoldol ko en chayat kokor kotoreti konyorjigee choton sokek chekmoche yon kibute tuguk cheu chaik kokor kotoreti niton temik kosich wolunet anan ko rurutik chechang ii koron yon butote tuguchutet kobo komonut anyun boisionitet .

En ireyu okere bandek chekikakimin temindet kokiimuch anyun konyo ropta nekiyet nekilaa ngungunyek kot missing' ne Ingotakotestaa koet ii kokochin temindet asenet amun ingoetchi ropta minutik ii koyoe kololio anan koyoe kolaa beek kobol minutichoton kokor konyoru temindet asenet amun moimuche kokes tuguk chekoityin ii kole tot kokes ako koraa kobore moyo temindet komatakotestaa koyai kazinyin anan kogiljigee kasinyin ii nebo atkan tugul.

Ochome butek chebo artanitet amun kor ingetil betuchutok ii koimuch kialda ak kechoben ingoroik, ko ikialda anyun konyorjingee temindet rabishek, chekor koboishen en atkan tugul amun niton anyuun kobo komonut amun kor konyorjingee tuguk chekichoben ingoroik sikoyai koburkeit ingoroik, koyekokechoben ingoroik ii komi bik chebokwole ingoroik en indonyo chemaran komoche koloche kokor koture kolelen oinon ingoriet nekor kotoreton yon kaitit sikobit koburkeit.

Ochome boisioni amun toreti bik kobaa kosoitat en olimbo barit anan kokor kotoreti bik keib tuguk kongeten ingabaset ake akoi ake keboisien melit sikobit okot konyor bik tuguk chemaran kamakotindo, kou maran yon kokimoe keib tuguk kongeten bitonoshechun bakaa emetab Kenya keboishen beek kotoreti bik nitet koniton anyun ochome amun kor kotorti bik okot koyai mungaroshek cheterter, kou ingobaa kosoitat bik ii en elemi beek chechang kokor komi bik cheoldo tuguk chemengechen kokor kotoretokse bichoton ak konyorjigee chepkondok cheboisien en atkan tugul, ako koraa chito nekor kokakomanda kosoita kokor kocherokse missing' ak konai okot kole bokomonut ingemanda.

Yoche korong ikwou chekororon ak itaban sikobit kokor komowechin yon iyome, yekerikwai anyun ibochi beek sikobit kosto murindo neimuch kokakenamanam anan komurindo chekikokiibundo , tuguchuton anyun kekuren omeno oo yekeribochi beek ii iseken koraa tuguk cheu nyanyik anan ko kitunguik sikobit iteshi, yekotwo isekeni anyun choondo ibel ak mwaita ak ikany nekit dakikoshek somok ana ko angwan, yekokotwo anyun iteshi omeno ichutet sikobit ikelkel ak ikany nekit dakikoshek taman anan ko sisit, yekokotwo anyun ii imuch isutu koyekoisitu imuch kor iamde imiet ii anan itur kiraa kit neimuch iamde.

Bokomonut en kokwet koroi amun kor konyorjingee temindet keljinet yekakomin tuguchutet, tuguchutet anyun kekuren spinach oni okere ole inokote temindet beek ak okere koraa inkwek, ko ireyu koboru kole kabungut nekiminjin inkwek cheterter, koyekakomin anyun chito agenge tuguchu en kokwet kokor kotoreti bik chemi olenekit kosor inkwek yon maraa kamakotindo sikobit koimuch kobakwam anan komaran komiche chito bakoyai kwalda en indonyo kokor konyo anyun yuton anyun konyorjingee, kokor temindet yealda tuguchuto konyorjingee rabishek chekor koboisien en atkan tugul, konekor kokokioldechi akinee komaran komoe bakoyai mungaret kokor akinee kokokonyorjigee keljin neo missing' amun kor yekakwalda konyorjigee akinee rabinik chekamokotindo, konekokioldechi konekokioldechi akinee kokotoretok amun kamokotindo inkwechuton kokor konyorjigee akinee inkwek chekamokotindo en kaa kotiengee maraa motindo imbaret.

Yoche korong inet chito ilenjin yoche kotindo seleleisiek, ak ye kakonyor seleleisiek koyoche inet korong olekikondoo ngungunyek bakuit kabisa, ak inet ilei koraa ngungunyek chekindou ko chebusbusan sikobit kochut selele komie, yekokotwo anyun kokonye imwochi koraa ilenji yoche itinye ketik chekiribit chenekit bo arawet agenge chenekit bo itik loo, ko elekoraa elenyolu kominda ketichuto korutote kongik sikobit kobokotut en kabeti ak nyokonde ireyuto, boishoniton anyun kobo komonut amun ngor konyorjigee chito keljin yekokonde ketik seleleisiek amun korkoroisi en chito konakaa beek ako roisi koraa en chito kor kotutyin tugun chemaran korut en yuto, o kor kaalda chito tuguchuto konyorjigee chepkondok yekakonai chito boisioniton en kila ak kila komekoi tokoutien amun bo borotet neo missing'.

Boisioni komochome amun kitun oker chito nekiloe tuguk chekiu chuton ii ko kiimuch kobut inendet kokanam tuguchuto en metinyin, nekiit koumian inendet ak kiit sipitali ako kiinendet kokiimuch koumian kot missing' ak koil euinyin ak koik keldanyin, kokasini koyoche komi kiit nekeiben neu olbarit nemoyoche keibe tuguk chenyigisen amun kot koumisoni borto, anan en betusiek chetun kainam koyosit chito konam kokas kongwan amun kila tuguk chenyikisen kot missing' cheimuche kokochi borto kokilgee kot missing', ako koraa koimuch koibe kobaa elelo elekor ingoite yoto kokagonget borto, koboisioni ko makararan kot missing' yoche komi kit nekeiben yonginome tukuchutet.